Mae en kit chiemo mamit ahinya. Kendo ok inyal yude e yo mayot. Kata kamano inyalo nyiewe ka iparo chieng' nyuolni. Kata ka in kod welo mago mag nyadhi. Kendo ilose ga gi kido ma opogore opogore. Ma e ni kod kido mang'eny ahinya. To e yie ka ahero kido ma rachar nikech oneno alanda kendo inyalo nene ka in mabor. Bende lweni mang'eny ka otwang' kod kido ni nenoga maber ahinya. An lepa mang'eny atwang'o kod kido ni nikech ahero dhi e od lemo ka achiel kod wuoth gi lewni marochere. Mae miyo aneno maber ka an e dier oganda.

Mae en pith mar chiaye. Kendo rawera ni opidho rombo. Okele e pap mondo mi oyud lum. Mae en kido mar chiemo ma rombo ohero ahinya. Kendo rombo ni ka ochamo lum kaeto omodho pi, obiro bedo gi del maber. Kendo kata ka en rombo minyiedho, ibiro yudo chak maber. To ka ok en minyiedho, ibiro yudo ring'o maber koa kuom kaka irite. Bende jalni ka obiro kwaye biro ng'eyo ni en lum mane kata chiemo mane ma rombo ohero ahinya. Bende obiro ng'eyo gwenge go man kod lum ka achiel kod kama rombo nyalo modho e pi.

Mae en ohala mar ring'o. Kendo oyang' ring'o mang'eny mag rombe. Nyiso ni aluora ni ng'eny ji ohero ring'o mar rombo. Kendo ot oger maber ma ginyalo yudo kaka giyang'o ringo to giliero mondo mi remo ochwer piny ka achiel kod pi manyalo yudore e yi ring'o. kae nyiso ni ng'eny ji ni kod lony e yo yeng'o kada gin gi chir maginyalo nego godo rombo kaeto giuso ne jogo manie aluara gi. Bende nyiso ni pith manie aluora ni en pith mag jamni, e momiyo ginyalo yudo ring'o e yo mayot kendo giyang' ring'o mang'eny ahinya.

Mae en kit olemo mamit ahinya. Kendo inyalo pidhe kata samoro iyudo ka otwi kende e bunge. Olemo ni omit ka ochiek maber. To ka ichame ka onumu ibiro yudo ka okech. Ka iyude, ibiro pone kaeto ichame kamano. Kata samoro, nitie jogo mapone kaeto rege kaeto loke kaka gino minyalo madhi. Omit kendo orito del. En olemo ma ng'enyne ok oyudre nikech otimo kuthe. Bende ka idhi pone onyalo chuoi nikech kuthene ger kendo ka gichuoi ginyalo hinyo dendi.

Ma e en liare moro ma otuo ahinya. Kendo nenore ni onge gino madhi mbele kae. Nyiso ni onge kata mana pur ka achiel kod pith manyalo timore kae. Mae nyiso ni ka koth ochwe en kod chuodho mang'eny kendo manyalo mako nyamburko ka achiel kod jowuoth ma kae. Ema omiyo gari= maduong' ni nenore kagima kelo kite mondo mi o ol kae. Beng'e biro geng'o teko mar chuodho mang'eny mondo mi ji okal kata manakod nyamburko makalo e kae.

Mae en pith mar jamni kendo aneno ka thok opith mangeny ahinya, to oritgi maber ahinya, ema omiyo aneno ka ogernegi kama ginyalo betie kamoro achiel, kendo oketne moko gimoro e yitgi mondo mi opog gi kod jamni mamoko, kata ka giriwore gi jamni mamoko to mondo wuongi onge' mage, bende gineno thok ma orit maber gi chiemo ka chiel kod pi, mae biro miyo oyud chak maber kae achiel kod ringo, to magi onyalo usogi kata onyalo chamogi kaka chiemo, ka ousogi onyalo tiyo kod pesagi e nyiewonegi yath kata ka pi okyudre machiegni onyalo nyiewogigodo pi.

Ma en achiel kuom aluora go ma otuo ahinya. Kendo ema omiyo wayudo jamni machal kod magi ka ipidho e aluora ni. Nikech yudo lum kata pi mar modho ok en gima yot. To jamni gi nyalo chiemo dichiel kata modho dichiel ka pod girito kama chiemo biro ae. Bende waneno ka jalni manyo ne gi pi ebugo kata obedo ni en pi matin to otemo mondo mi oyudnegi mondo gimodh ka pod obiro manyonegi kamachielo.

Mae en bugo moro ma owe thenge e aluora mondo mi okunyie lowo kata kwoyo minyalo tigodo e aluora ni. Lowo gi kata kwoyo inyalo losgodo apaya ma nyamburko kalie ka dhi kuonde mopogore opogore. Bende inyalo ti kodgi e gero ute ma jogo modakie aluora kae nyalo dake kata minyalo nyiew gi jogo moa oko mondo omi gi pesa. Bende lowo gi inyalo kaw gi to iloso go gigo manyasani machalo kaka okombe ka achiel kod agulu miketoe pi.

Mae en tich mar puro olemo. Kendo en tich ma ok ahero ahinya. Olemo mimondo ipure ma ochop kama entie ni, ok en gima yot. Odwaro mondo irite maber kendo iket ne yath mar kute mondo kik okethre e puodho. Kendo samoro inyalo pidho olemo mang'eny to ikoso kata ng'ama nyalo ny'iewe. Nikech jogo mang'eny nyalo neno ni onge tiende mondo onyiew olemo to oweyo nyiewo chiemo. Mae miyo inyalo pidho olemo mang'eny to gikethore gite. Nikech kata jomodak e aluora ok inyal miyogi olemo nono to itiyogi pesa mang'eny ka irito mondo mi idhi iusgi mondo iyud kaka inyalo konyori.

Mae en yo mar manyo omenda kuom jogo ma rowere. Bende en tich matek ahinya. Chieng'no mokuongo mane adhi manyo tijni, ne ayude to ok ne en gima yot. Ne inyalo ting'o ogunia mapek mondo mi itere e nyamburko. Kata kamano samoro nyamburko ne bor machuni ni nyaka idum malo eka mondo mi ichop e dhot. Ne iting'o manila mapek kendo mang'eny mondo mi iyud pesa maber. Kata kamano bang'e ne inyalo miyi pesa matin to iting'ori mapek kendo ihinyori ahinya.

Mae en tich mar pith yien. En tich mayot ahinya to bende otek ne jalno ma ok par kata ok ohero tich matek. Sama idwaro puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni, inyalo luonge to inyise gigo midwaro tiyogo. Kaka aina mag yien midwa mondo ipidh ka achiel kod ogunia monego bed ni otiyogo kod kama obiro gole pi mobiro ole ne yien gi pile ka pile. Nikech ka ok iritogi maber, gibiro two kendo gibiro lala. Mae miyo onego bed ni ikawo jalno man kod winjo maber e yo mar pith.

Mae en tij timo ler e aluora. En gima ber ahinya. Nikech ka wagolo chilo e aluora, wabiro geng'o thoe mang'eny. Nikech tuoche biro dok piny kendo okwabiro yudo gik ma hinyowa, kaka ng'ado nyithindo ka achiel kod joma dongo. Bende ka itimo tijni, ibiro chuli pesa manyalo konyi e nyiew chiemo ka achiel kod dak mari. Bende ka watimo tijni ibiro yudo dongruok e weche mag ler ka achiel kod ng'eyo ber mar dak kamaler ma onge kod chilo.

Daka kama ogeng'ore to nigi pi maler en gimaber ahinya engima dhano. An e aluora na kama adake nitie wang' pi maler kendo morit maber nikech ji tiyokode e yore mopogore opogore. Nitie jogo matiyokode e puothe, e olone cham ka achiel kod alode e kinde ma piny otuo ahinya. Kendo pi bende inyalo tiyogo e jamni kiolonegi mondo gimodh mondo gibed gi ngima maber. Kata kamano inyalo tiyobende gi pi e dala ka iluokori to itedogodo ka achiel kod modho.

Mae en wang' pi ma oger maber ahinya. Kendo ogere e yo manyasani ma oketne gino ma ywayo pi koa piny kakelo pi malo. Bende en pi ma ok tho rumo kendo obiro pile ka pile. Okonyo jogo modakie aluora ni nikech aluora ni otuo ahinya kendo onge wang' pi ma thoro yudore. Ginyalo modhe kata ginyalo miye chiaye magipidho mondo omi omodhe. Bende jomoko nyalotiyokode e gedo ka achiel kod loso wang' apayago mokethore.

Gigo makelo mor kae en kaka chieng' marieny kendo piny okwe maber. Dhano owuok oko mondo mi oti tijegi kaka pile. Giuso chiemo ne jodak mag gi kendo gitiyo gi nyamburko e sombo chiemo gi kagikelo mondo omi ochop ne jogo magiuso negi. Kendo mondo mi oting'gi gin be kik gi ol kapok gichopo kama giusoe. Bende gin gi gik manyasani kaka gas maginyalo tiyogodo seche go ma gin gi kech. Ginyalo tedo mondo gichiem ka pod ok gidok ot.

Piny okwe kendo chieng' rieny maber. Kata obedo ni kae otwo ahinya, miyo ariyo owuok oko mondo gi ti tich mar pith mar alode manyalo konyogi ka achiel kod jogo modak e aluora ni. Gimanyo pi kendo gitiyo gi kasumu mondo gi olgodo pi e alodgi mondo kik chieng' keth gi. Girwakore maber kendo girwakore e yo mar jogo ma odak e aluora no. Gin kod tiegruok e yo mar loso alot kata ka ok gipuro puodho te to ginyalo pidhe matin matin to gi olone pi mondo mi odong maber.

Mae en ranyisi mar nonro mar aluora ma oket gi jogo molony e weche gi. Kendo ginyalo konyo e weche mag pur ka achiel kod wuoth kaluwore kod kaka okete. Nitiere kinde go ma koyo ng'eny kata kinde go ma chieng' ng'eny omiyo nyalo konyo jalno mapuro e ng'eyo gigo monyalo puro kata seche go monyalo goloe echambe kaluwore kod kaka pi kata koth biro chwe. Bende nyalo konyo jogo mawuotho ng'eyo ni gin lewni mage monyalo rwako e kinde go ma koyo ng'eny kata kinde go ma chieng' ng'eny. Bende ginyalo konyo e ng'eyo kaka ng'ato nyalo ritore e yore go mag bedo kod tich mitiyo e kinde go ma chieng' ng'eny kata kinde go bende koth ng'eny.

Mae en gino ma itiyogodo e moyo sande, ojike ka achiel kod okombe seche go ma ise lwoko gi. Mondo sama idwa tiyo kodgi to iyudo ka gitwo. Kata ka idwa kanogi mabor, to ok inyal kanogi ka gin kod pi. E aluora na, inyalo loso gi kod yien kata bepe ma ibiro payo maber to ichungo kendo iriwo yien gi maber koluore mondo mi kik san luar piny kata kijiko. Bende inyalo tiyo kod chuma kata waya e loso gini mitiyogo e moyo sande. En gimaber nikech konyi e keto sande kendo ok inyal keto san kamoro ka kamoro.

Mae en ndiga. Kendo itiyo kode e wuoth. Inyalo ting'o ng'ato kata inyalo dhi ka in kendi. Bende en yo maber moloyo wuotho gi tielo. Inyalo wuotho kode e ndara maduong' kata matin. Bende chieng' mokwongo mane atiyo kode ne awinjo maber nikech ne ok aol. Kendo kata ka en chieng' mokwongo mipuonjorie wuotho kode, ok otek kaka wuotho gi nyamburko kata puonjori gi nyamburko. Nikech ng'ato nyalo makoni ma ikos mok igori piny.

Ng'eny ji gombo bedo gi nyamburko. Kendo gin gi gombo mondo ging'e kaka inyalo riembe. Kendo ka in gi nyamburko, ng'eny ji neni kaka jalno ma nigi nyadhi. Kata jalno mowinjore e aluora. Kaidwapuonjo ng'ato kaka iriembo nyamburko kata kaka itiyo kode, ibiro nyise gigo monego bed ni oluwo kaka luwo ndara maber ma onge gigo manyalo chwoyo nyamburko. Bende inyalo nyise kaka imako gino ma iriembegodo kata kaka onyalo neno gino ma a chien kata ma a nyime mondo kik ogwe ng'ato kata kik ogwe kidi. Nikech onyalo podho ma ohinyre.

Dak kamaler en gimaber, kendo ka ipango giki ibirongeyo kama gimoro amoro nitie, ber mondo wadag kawapangore mondo kik wiwawil gigo mawaduaro kata samawamanyogi to wayudgi, yueyo kata nindo bende kelo kwe e paro miyo en gimaber mondo mi wa ywe sechego ma waol, kendo wasom mondo wayud nyathi kata wayud tiegruok e weche mange'ny mondo kik wane kaka en tich matek bedogi jogo manigi tiegruok,

Seche go mang'ato ni gi ngima makare maonge tuoche, iwinjo maber. Kendo ionge gi paro mang'eny e chunyi. Omiyo rieyo del konyo geng'o twoche go minyalo yudo e seche ma iol ka in kod paro mang'eny e wiyi. Dende nyalomiyo ng'ato bed ka ok o ol seche go ma oa e tich. Kata seche go modwa timo gimoro oyudo ka dende oyangore ne timo tijno kata ne winjo gigo ma idwa mondo omi opuonje.

Magi gin masinde ma olos e yo manyasani. Kendo olos gi e yo makare. Gidwaro jalno man kod lony e weche mag somo manyasani manyalo ritogi kendo nyaloneno ka gikethore kata ka ok giti maber. Bende gidwaro mondo mi giti gi sitima kata gi betari maber manyalo konyogi e tiyo ma ok gichung' seche go ma ng'ato ni kod tich madwa tiyo. Bende dwarore ot maber minyalo lor seche go mikano gi mondo ogeng' gi kwom jogo maricho manyalo kwalogi seche go ma ji onge machiegni.

Mae en ot ma oger maber kendo obuke gi rangi marachar maneno maber kendo oneno kata ka in mabor. To iuso gigo ma iringo godo e apaya kaka motoka ka achiel gi ndiga ka achiel kod piki piki. Bende ondike maber malombo wang' manyalo miyo jogo mangiepo chopi mondo gine kata giyud gigo ma gidwaro e yie ka. Nitiere jalno molony e we che mag gigo maringo e apaya kendo en e ma okete mondo ous e yie kae. Nikech ong'eyo nengo gi kachiel kod tich magitiyo e gigo duto mawuotho e yie apaya.

Mae en puodho maduong' ahinya. Kendo itiyo tij puro chiemo mag chiae. en puodho ma ok inyal tiyo ka in kendi. Kendo oluong ji mang'eny mondo omi oti e yie kae to ichulo gi nikech ok inyal luongo jotich to iweyo gima ok imiyogi pesa. Bende nyiso ni itiye kod jogo ma rowere to ok jodongo ma oti. Bende nyiso ni kae opidh jamni mang'eny ema omiyo chiomo mag jamni e ma ipidho e puothe madongo dongo.

Ngima mar dhano en gima lokore kinde ka kinde. Kendo ka onyuoli idongo ka in nyathi to ibedo rawera kaeto bang'e ibiro bedo maduong'. Ekibiro luongi ni jaduong' kata dayo. E tiponi wan kod deye ka achiel kod jaduong'. Kendo bedo but jalno mosebedo motegno en gima ber ahinya. Nikech onyalo puonji gigo mikia ka achiek kod misewinjo to pod ok ing'eyo adiara margi. Kendi gibedo ga gi sigana mang'eny ma ginyalo goyoni kapuonji kendo ka miyi ibedo gi chir e kinde ma idongo e ngima ni.

Wan kod dinde ka achiel kod kabinde mopogore opogore e tunge piny kae. Kendo gin gi chike ma giluwo sama gin kod bura kata romo magidwa giriewe paro. Kae wayudo jogo ma jo waislam ka obiro e achiel. Gin jogo mosebedo madongo ka achiel kod rowere. Bende nyiso ni bura ni ok en bura mar joma miyo kata nyiri kata nyithindo. Omiyo gibiro mana jogo machuo. Kendo en gima ber mondo mi ibed kod nyadhi nikech kata obedo ni kombe tin, ibiro yudo kama ibetie kendo ibiro rwaki maber. Mana kaka orwak gi gi maua maneno maber mopogore opogore. Giling' kata gichung' mondo giwinj gino ma jotend gi wacho negi.

Tich en gima ber ahinya makelo chiemo e mesa. Kendo inyalo yudo pesa ma ikonyorigo. Tije matindo tindo mikelo e aluora kata kama wadakie e gwenge gin tije mabeyo ahinya. Nikech ok giyiero jalno matiye. Inyalo time gi jodongo, nyithindo, kachiel kod rowere. To kata mana gi joma miyo bende. Nikech ok en tich matek to kendo imiyou kata ichulou pesa maber kaluwore kod jotelo momiu ka onge gi mibadhi.

Wan kod kabinde mopogore opogore etunge piny kae. Machalo kaka jo okuyu, jo maasai ka achiel kod mamoko. Bende ikind kabinde gi gin gi chiemo mago ma gihero ahinya. Chiemo ni wayudo go jo okuyu. To inyalo lose e yo machal kod mae. Ibiro chwako nyoyo ma nyoyo chiegi kaeto bang'e iketo waru mosechiek kaeto iruwogo chiemo ni maber. Bang'e iketo alot bende iruwego maber. Kaeto ichiele. Ti iruwe maber seche michiele. Kata inyalo kete kamano kaeto ikete chumbu to ichame achama kama.

Somo nitie e kidienje mopogore opogore. Kendo jalno mosomo nigi lony kaluwore gi gino ma osomo. Nitiere jogo man gi lony e yor gigo modak e bwo lowo, mawuotho e kor muya kata man e dend dhano. Bende mae e jalmoro man gi lony e wi wach mar gigo matindo modak e lowo. Kendo ong'iyo gi e kiyo mondo ong'e ni en ang'o kata en kudni mane modak e yie ka to orom nade mondo otim kaka odwaro kata osom mondo obed gi ng'eyo kata lony mang'eny e wi kute go.

Jodak machon nentie kod yore mangeny manegikanogo chiemo mondo kik kethre kaka moyogi e chieng' mondo gitwo maber kaeto bange' to gikanogi, kata chwakogi e kendo mondo gi chwakre mondo kute manie hiye otho kaeto bange' gikete mondo gitigo seche ma moko, kae nitiere achiel kuom gigo magitiyogo kata okete e chieng mondo miyo two kae to bange' oti kode kata okane mondo obi otikode chieng moro ma kosebutho matin, bende okete e wi mesa ka onge'yo chieng' , mae emamiyo otwo maber mondo bange' kik oyud ngi'ch moro amora

E kinde masani wan kod lony e yo mar keto pesa kata golo pesa. Bende wan kod duke mopogore opogore gi nyinge go mondiki mopogore opogore mondo mi iyier mane ma idwaro. Bende obuk gi kod rangi mago maluwore kod nyingegi. Kae ute oger maber kendo oketnegi arita kwe ma kata ka ibiro keto pesa kata golo ionge kod lworo. Kendo ndiko mondik kae gin gineno maber kendo ginyalo lombo wang'i ma mit ichop kae kata ka onge pesano midwaro keto. Mana mar mondo ing'e gino matimore ka e.

Tich moro ka moro luwore kod lony mari. Kata kamano nitiere tijego minyalo timo kata ka ok isomo. Bende gin mana tije minyalo neno kod wang'i kaeto itimo maber ahinya. Mae en tich mar luoko nyamburko. Bende en tich mayot ahinya ka en gino migombo e chunyi mondo omi ing'e. Ka idwaro pwonjo ng'ato kaka iluoko nyamburko ibiro mana miye gigi monego obed notiyogo kaka pi, sabun, ndow ka achiel kod gima onyalo rudho godo nyanburko. Bang'e ibiro nyise kama pi onego bed ni dhiye kod kwonde go ma pi ok onego bed ni chope. Nikech nyamburko nitiere kuondego ma kiolo e pi to biro kethe kendo ok onyal ringo ka pod ok olose.

E od thieth nikod kidienje mopogore opogore. Kendo bende jotuo biro man gi tuoche mopogore opogore. Kaneno tiponi nyisa ni nitie jalno ma ipimo kata ma imedo muya to muche kata rembe dhi ka medore kata kadok piny. Mae nyiso ni en jalno man e hali marach kendo ok oywe maber. Oyweyo ka muche dhi piny kendo samoro oyweyo matek ka muche idho malo ahinya.

Inyalo puonjo ngato kaluwore kod kaka en. Nitiere jogo ma winjogi ni piny. To bende nitiere jogo ma winjo gi ni malo ahinya. Bende ok inyal puonjo ng'ato kapo ni ohingi kod rieko kata ka en kod winjo maloyo mari. Ng'ato ka idwaro puonjo nyaka obed jalno moseyie kod gino ma udwa timo. Eka mondo owinj kendo obed kod ng'eyo e wi gino midwa puonje. Tich machal kod mae kidwa puonjo ng'ato nyaka obed ni en kod lony e wi weche mag simu ka achiel kod mbui. Bende nyaka obed jalno ma ong'eyo somo manyalo somo kendo winjo gino ma dhi mbele e weche go ma uwuoye.

Pesa en gima ber ka in kode. Kendo ok inyal bedo kod luoro ka in gi gino ma ikoso. Nikech pesa biro miyo iyud gimoro amora ma idwaro. Kendo ka itiyo kode marach bende onyalo kelo koko kata dhawo e kind dhano. Ka in gi pesa e simo, inyalo winjo maber kata inyalo tiyo kode maber nikech in eming'eyo ka en kanyo ma onge jalno manyalo tiyo kode. Bende inyalo ore ne ng'amachielo ka ok iwuotho kata imanyo kama inyalo kete mondo kik olal. Ka in gi pesa e sumo, inyalo oro kamoro ka kamoro kata mane e pinje ma oko mondo mi iyud konyruok mapiyo.

Dwaro nge'yo weche mbui, en gimaber kendo dwarore lony e wi weche somo nikech nge'ne en gik mondiki madwaro jalno monge'yo somo, kendo odwaro ni ibet kod simu man kod mach kachiek kod pesa e hiye minyalo nyiewogo data mondo idonj e mbui, kendo ka in kod lony e weche mag somo ibirongeyo ni ok en gimakare mondo mi ingi' simu kata ler e seche mange'ny ahinya ni kech obiro keloni chandruok e weche mag neno kata mag wang,' bende ibironge'yo ni ok onego iket duol maduong' nikech biro ketho iti to biro miyo kik iwinj gigo ma nga'to wacho kata ka in mabor

Chiemo ka chiel kuom math en gimaber ahinya e dend thano, kendo chiemo ka olos maber, ma okete e gimaler, biro konyo e gengo e twoche ma ikelo kod chilo, kae en od matha ma olos maber kendo oket soda kata gir mimatho e okombe maler kendo oketo e san marachar marieny maber mae miyo nga'to nyalo gombo mathe kata ka ok en sechego monego obet ni imethoe nikech iwinjo ka en gino molos e chuny kata e yo makare.

Nge'ny chiemo ma thano chamo nyaka tedgi eka mondo gibed kod thatho, kendo ka itedogi maber to ibiro winjo kata ka chamo gi bende en gimakare kendo kagichiek maber to biro konyo nyaka e gengo' tuoche minyalo yudo e chamo chiemo manumu, chieng' maokuongo mane oketa mondo ated kuon ne awinjo ka en tich matek, kendo ne ok anene kaka tich ma onego bed ni atiyo nikech ne achuako pi to ne okochiek maber kendo naholo mogo mondi mi aru to ne ok orudore maber nikech pi ne ok ochiek, kuon ne owuok manumu kendo nge'ny ji maneni kanyo ne otamore chiemo ma kuanani adong' godo ka angi'ye malich

Tich mar pith yien en gima kare kendo ng'eny ji onego owuog oko mondo opidh yien mang'eny kendo mopogore opogore. Yien ka ipidho e aluaora biro konyo e weche mang'eny ahinya. Kaka geng'o yamo mager manyalo ting'o gigo mayot ma lalgodo nono. Kendo bende yien inyalo tong'o to igedo godo ma ibed kod ot maber. Bende yien itiyogodo e tedo ka achiel kod rito arita kwe e aluora. Katakamano ng'eny ji gombo mondo obed kama okwe kata e tipo mang'ich seche go ma chieng' ng'eny. Magi duto yudore ka ipidho yien kendo iritogi magibedo madongo.

Nyathi en janyuol ma kiny, kendo onego orit ngima gi e yo makare. Kae jonyuol owuok oko mondo okel nyithindgi e thieth. Nikech en gima kare mondo mi ng'ato odag e ngima maonge tuoche machande. Bende mae dwarore ni itimo gi jalno man gi lony e weche thieth. Kendo onego obed kod yien maluwore kod tuoche ma dhano nigodo. Kendo onego obed kod sindan maber kata maluwore kod jalno mithiedho, mondo kik omed hinye kata oti kod yath mopogore kod tuo maen godo.

Ng'eny chiemo mawachamo nigi tich magitiyo e dendwa, kendo ka ichamo chiemo mang'eny ok nyis ni ibiro bedo machwe. Kata ka ichamo matin bende ok inyal dhero. Nitiere moko ma onegobedni ichamo matin eka mondo olos dendi. Mae en opoyo, ipidho kothe kaeto irito ma odongi kaeto bang'e obiro golo opoyo mibirokawa to ikano kata irito nyaka ochiegi. Kaeto ing'ade to igolo opoknone kaeto ichame kamano, kata inyalo rege mondo ilose juis mondo imadhe.

Ranyisi en gima kare ka itiyogodo. Nikech samoro jogo modak e aluora ok ging'eyo somo. To kagineno gimoro mapok gineno to miyogi luoro kendo ok ginyal mule kata sudo machiegni kode. Nikech giparo ni nyalo hinyo gi kata samoro gimiye amiya luor. Ema omiyo jomoko tiyo gi ranyisi e lemo kata e keto endara kata e keto kamoro ma gimanyalo hinyo ng'ato nitie. Mondo omi kata ka ikia somo to inyalo neno ni gima war ni kata gima rachar ni nyoalo tima gimoro kata nyalo hinya kapo ni achopo bute.

Pidho gigo ma ichamo ok ochuno nyaka ibed gi puodho maduong' eka mondo itimgi. Inyalo timogi kata ka ionge gi kama inyalo puro. Mak mana ka in kod pi kaachiel kod ogunia kata kalatas minyalo oloe lowo kaeto iyudo kamoro matin minyalo chunge. Mondo iolne pi kaeto iketne manyiwa, mondo mi ipidh gino ma chunyi dwaro eka mondo igol chiemo. Bende inyalo yudo ni inyalo golo chiemo mang'eny mopong' kendo ma ohingo kata jalno mankod puodho maduong'.

Osiptende nitie mopogore kaka mag ji giwegi kaachiel kod mag sirkal. To thieth bende opogore, kaka mag ji giwegi, gichietho kaluwore gi kaka gin ma giketo. To bende nitie mag sirkal ma ichietho ka girido bei kendo okinyal dhi kuro mondo mi ochiedhi. Kata mana ka itimoni chenjo to nyaka ichul eka mondo mi othiedhi. Mae miyo ng'eny ji tho kendo nyithindo hinyore nikech onge ng'ama dwa tero nyithinde mondo mi ochanji. Mae wanyalo konyo kata loso kaponi owuo gi sirkal mondo mi ogo nengo piny mondo kik ji tamre tero nyithindgi e thieth.

Weche mag thieth dwaro jalno man kod lony e weche mag gigo machando dhano. Kendo dwarore ni sama itimo tijni irwakori maber kendo igeng'ori mondo kik igam tuwo ma ng'ato nitiere godo. Kendo dwarore ni in kod lony ewi weche mag tuo kaachiel kod yien ma ng'ato nyalo tiyogo. Mondo kik imiye yath ma ok owinjore kod gino machande. Kendo dwarore ni ibed kod ler minyalo nenogodo gino ma imanyo kata sama itimone chieth mondo kik itim gino maok owinjore e yo makare. Kendo seche ma itimo gini onegobedni paro duto iketo kanyo mondo kik itim gino maket kata imed hinye ahinya.

Jogo manie achiel timo ga gigo maber ahinya. Kendo emomiyo wayudo jogo ma jo Waislam, gihero biro kamoro achiel kendo emomiyo tiponi nyisogi ka girwakore maber kendo machal. Gimor ahinya kendo chalo ka gima girito jalno ma nigi nyadhi mondo mi gibed e achiel. Kendo giriw paro eka mondo giti kata gi rit singo margi mar bedo e achiel.

Mae en achiel kuom boma, man kod dongruok e yo mar gedo kaachiel kod nderni. Ute oger maber ahinya kendo man kod nengo. Bende nderni oger mabeyo ma ok nyal ketho nyamburko. Nyamburko ni tiyo e ing'o ji katero kuonde magidhiye kaachiel kod loche madongo mating'o gigo mapek katero ne ji kuonde ma gidwaroe. Bende nitiere gigo manyasani kaka sa manyiso secho go ma nie alwora kata mag gwenge. Bende nitiere sitima nyiso ni kae nigi lony manyasani. Kendo kata mana weche mbui ginyalo timo nikech mbui ng'enyne dwaro weche sitima eka mondo odhi mbele.

Magi gin jodak mag alworani, kendo nenore kapiny ler kendo olando ahinya. Gin nyithindo kaachiel kod joma miyo madhi e wuodhegi kata e tijegi ma pile ka pile. Kendo nitie nyamburko moting'o jarit kwe. Nyiso ni kae nigi kwe makende kendo ka ng'ato okoso inyalo kawe tere eod bura mondo mi oyale ging'e gino momiyo okoso. Kata gima nyalo mi otim gima chal kamano.

Nitiere tije mang'eny minyalo timo kuondego ma idake, kendo bende ok gidwar lony ahinya eka mondo itimgi. Inyalo timogi kata ka onge lony moro amora ma intiere godo. Tiponi nyiso rawera moro masombo pi gi punda mondo mi okonyre go kata mondo mi ous ne jogo modak machiegni kode. Mae biro miye pesa ma obiro tiyogo e gigo ma odwaro. Kendo biro miye lony makende e yo mar tiyo gi jamni, kendo ng'eyo gino ma punda ohero kata kaka onego obed ni itiyo gi punda. Bende biro miyo obed kod sa matin monyalo timogodo anjawo. Mae en gima ber kendo onego otime gi ji mang'eny.

Ng'eny ji gombo mondo obed jotelo, kata kamano ji te manie piny ok nyal telo. Nikech nyaka jalno mitelone bende bedie. Tipo ni nyiso jogo morwakore maber kendo gichalo jotelo mag sikunde kata mag piny owacho. Kendo tijni en tich maber, ka itelone ji maber, inyalo puonjogi gigo ma ginyalo timo mondo gidongre. Kendo ka itelo maber bende ibiro chuli pesa maber kendo ji mang'eny biro heri ahinya kagigombo ng'eyo kaka ne iyudo tijni kod kaka gin bende ginyalo bedo kaka in.

Somo kata tiegruok ok dwar ng'eyo higa. Bende inyalo timo magi duto kirawera kata ki nyathi matin. Joma miyo gi owuok mondo mi opuonjgi kuom weche ma ginyalo timo kuonde ma gidakie kata kaka ginyalo ritore kachiel kod nyithndgi. Kata obedo ni ng'ama puonjo gi tin, to gise yawo chunygi mondo mi giyud puonj. Bende mae biro konyogi e kelo kwe ka achiel kod miyo japuonj gi ni tich ma miyo chule pesa manyalo konye e ngimane.

Arita kwe makare biro miyo idag kod mor. Nikech onge gino mabiro chando chunyi, kata mabiro miyi paro mang'eny seche go midwaro timo gigeni mamoko. Omiyo ka iketo giki kata tijeni mondo orit kod arita kwe mag mbui, to ibiro bedo gi mor seche duto. Nikech gimiyo ga ji barua manyiso ni gin kod giki kendo kagilal bende ginyalo chuli. Mae miyi teko kendo miyo ok ibed kod yungni e chunyi kata obedo ni in mabor, kata obedo ni ok ine giki go. To in a ina kod kwe makende.

Gino ma iloso kata ma itimo nyaka bed kod ranyisi. Kendo kata ka inyiewo gimoro e duka, nyaka nyisi kaka itiyokode kod sechego monegobedni itiyoe kode. Ranyisi moket kae en gino manonyiew godo kodhi kaeto oket kaka inyalo luwo mondo mi ipidh kodhini kaeto iti kod gini maber. Eka bange, inyalo yudo keyo maber. Bende, kain jalno ma okia somo to inyalo neno ma kagima en gino ma ok konyi kata matin.

Bedo gi nyithindo en gima ber ahinya kendo okelo mor ne joma ng'eny. Kata kamano, nitie jok moko ma okoso nyithindo kata nyathi monyalo oro kata bedo godo ka ginyiero. Ka in gi nyathi, onego obedni irite maber kendo inyise gigo monego obed noluwo kata monego obed notimo e ngimane ma kiny. Bang'e igwedhe mondo mi odag kod kwe kaachiel kod mor. Mae biro miyo nyathini luori kaka janyuolne kendo miyi teko sechego ma ibedo maduong' ma ionge kod teko minyalo konyori godo.

Tich en gima kare ka dhano timo, kendo e alwora kama wadake, nitiere gigo ma wanyalo timo mondo mi okonywa e ngima mabiro. Jomoko opidho jamni ma ginyalo tiyogodo e ting'o gikmoko kaachiel kod jamni go ma ginyalo uso mondo migi pesa bang'e gitimgo gigo ma gidwaro. Kendo nitiere jogo ma nigi puothe madongo, manyalo pidhoe cham kaachiel kod gigo ma ginyalo uso ne joma nigi jamni mondo mi okonygi e ngima gi machielo.

Rito alwora kamawadakie en gimakelo dongruok ahinya. Kendo tiponi nyisowa jalno mowuok mondo mi oket ji kamoro achiel mondo gine ber mar pith yien nikech mae biro kelo mor ka yien gi odongo kendo ka jogo modak e alworani tiyo gi yien gi e yore mopogore opogore. Kaka bet e tipo mayom kendo kawo kata yien gi be kagiuso to giyudo pesa ma gitiyogodo. Bende en jalno ma chunye ler, emomiyo ineno ka ji oluwe mang'eny mondo mi one gino ma gitimo. Mondo gin bende chieng' moro gitim e ngima gi.